Ore enduaroto oo nkishu oo enebo we eramatare naa eketiu enaa esiai nabo ina amu ore naa nkishu naa ninche eduari pee etumokini aataramata neeku ore in ana entoki nabo naa ina amu nakata itumoki ataramata nkishu tenebo oo eramatare, neeku esiai nabo ina.

Ore eninko pe ilepunye esiana onkishu tenebo empira, naa teneeku iramat inkishu, ninko si pee einko tenipik empira metaa, kilepu nkishu nitoki si aku ore inapikata empira na kiko nkishu metaa kebao tenkata sidai, nitum inkishu naba enaa niyieu duoke nitum tesiana sidai o terishata sidai.

Ore enyamali sapuk, naimari tenchoto eramatare onkishu naa, kelo nelotu olameyu sapuk, ninyel naduo kishu amu kedoyio esiana onaduo kishu. Ore si enikinko pe nkitasapuk pekigilunore ina inanyamali naa teneeku tenesha irishat naijo ena tanakata enchan, nitum lelo kujit nilo aitau, nipik ewueji sidai metaa tenebau inarishata olameyu, niata inkujit naanya nkishu. Ore si enkae, naidim ashomo atooku enaare, nipik oltanki nipik ewueji sidai niyiolou ajo ore taisere naidim aisaidia. Na enikias ina, enaa keishunye enaa siai pooki ina golikinoto.

Ore nkishu oshi naramat nanu tenkang' ai, na nkishu naisho kuna kishu duo oshiake ekawaida oshiake ormaasai. Na ore tiatua nena kishu, na kaisho oshi nanu kule, naisho inkiri, naisho si eilata amu ore naa terishata olari, na teniyier nena ale inakiteng',niyieru ilarampai itum eilata olarampai. Ore si eniko nche peramat ate na kaidim atimira enkiteng' nabo, ore pebau olameyu namiraki, nainyang'unye irkujit, ninyang'aki nkulie enkare. Na ore imir nabo neitasheki nye nkulie. Neeku nejia oshi nanu aikunaa eramatare onkishu ainei.

Ore oshi inkamiani na ore peji ninche meliin orpukel, na kea nelotu olameyu laijo oloshi sapuk oodo, na ore enkamia, na intumia aloitie, nikilo inaamia nipik ilolan, nilo aunyie enkare tenaa enkare. Na enaiyieu niidur ewuei netii nai enchan, naidim atipika ilolan linonok, nikinapaki pooki toki. Nepuopuo mpaka enkop duo atii orkisirati ashu netashaikia, neeku ekidurrie naa ninye enkamia. Naku ore oshi pa ore enkamia naa entoki etipat oleng' nkatitin nijo terishata olameyu. Na ina peeji nche garrin orpukel.

Ore enkoitoi edukuya nasuj, naa kang'as aing'oru oloing'oni lempeku layiolo ajo tenareu atua nkishu ainei, na karet. Na kang'as ake ore paidip ainyang'u, naaki oloing'oni shimbi, naing'uraki olale sidai loidim atijing'a neraposho metaa tenejing' atua nkishu ainei, na kaaki faida amu kaiki lasho terishata esiokinoto oleng' amu kapik na olale otii nkujit oleng',nainyang'aki shumbi, naramat, naud irkeek kumok metaa ore esaa nalotu ajing' atua nkishu ainei, na karet amu kaiki lasho tesiokinoto.

Ore nyamalitin nikimaa teramatare onkishu, na kesesh aa tenelotu olameyu, nitanyamal iyiok oleng',nelotu areu iyiok asara sapuk. Amu kea nelotu olameyu nesapuku oleng' neeku mitumoki ataramatisho neya olameyu. Na ore nikinko pe kigilunore ena na iramat nena kishu ore pebao erishata olameyu ning'uraa tenaa imir asioki, eton eitu elotu olameyu aitanyamal.